Ore ake paake ayeu nadumu iropiani e sile nemaata iltung'anak laitasheki naa ore enaiko tenaikilikuanu ereteto kang'asa aikilikuan lelo tung'anak lagira aisilen. Naikilikuan naaji anaa kidimayu pairagie impala ainei tenaake title, tenaake logbook e ng'ari, naikilikuanu naji eretoto naijo ina. Arashu tenaake etii irkulie shoreta lainei oidipa ninje atudumutu loan, naikilikuanu naa tenaake aidim ninje ataret. Neeku ore entoki e dukuya naa kaikilikuan ninje lelo tung'anak laisilenito ajo kaji naa aiko paaret amu kayeu naa iropiani naisho.

Ore ake pee ayieu nabol account naa embenki naa ake alo, nalo taa naaji o enkipande ai. Naa tenalo ebenki nalo naa kainepu lelo tung`anak oasisho te mbenki, nautaki taata ninche kaji aiko pee abol nyoo, pee abol account ai nashumie ropiyiani ainei.

Ore ena siai te murua ang, nemesapuk taa doi oleng. Amu maniki ore kiasita naa inkuti ake nekinya, neaku mee sapuk ena kiremore oompuka aa sukuma, spinach meesapuk tenaalo, tenaalo emurua ang, neaku naa e mee ninye ilchambai sapuki, maniki ninye aa ilkutiti ake shambai, iremito iltung'ana, neaku ore ena siai te murua aang, nemesapuk oleng, kake kesidai taa.

Tenaa naaji kaidim serkali aishoo maisumayu, ashu aa maishoo eng`eno eimu esimu ai, ashu aa paiteng`eni online. Naa tenaa naaji keeta ina kisuma ashua kaidim aishoo ina kiyas naa kayieu naaji.

Ore nanu enajo te kuna masaa e digital naa kajo nanu keisidan oleng amu ore entoki e dukuya. Eitelelia dii ninye esiai too ilmalimuni, amu ore tenaa ketii sukuul kuna masaa metaa keetae computer neetai isimui. Tenaa erishata naiprinti ntokitin nemookure naa aa lazima pee epuoi ene lakwa apuo ai print amu keetae naake nkomputani teine wueji te sukuul. Ore sii ena esimu naa idim ai download aa ntokitin alafu nisuma naake enkerai ino ake te simu. Niaku naa kadol ajo oleng ena siai oo simui ashu ena siai e digital o kuna masaa e nkisuma naayawuaki.

Ore tenakata ropiani tenaitayu ropiani te mpesa apik bank naake itegemea naa o ropiani nagira aitayu amu tenaake ropiani kumok agira aitayu te mpesa apik bank, naake aitalak ropiani kumok naa tenaake ropiani kutik agira aitayu te mpesa apik bank, naa ropiani kutik naa aitalak. Neeku kitegemea weneba ropiani nagira aitayu te mpesa apik bank.

Kajoki naaji nanu tenaa keidimayu nedumu esimu newoshoki account nejoki laasak kulo loasisho te benki nchere meekure ayieu nairriu ashu apik ina account ai mpisai niaku enkenokoki. Arashu ajoki pee edumunye ninye openy nelo e nkipande enye ashu o ID enye neloo mpaka account nelo metareti neutakini teine wueji enaikoni pee eikenokini account pee mitoki naa airriwaa irropiyiani tenemekure eyieu neasishore, arashu tenemeekure eyieu nepik ina account irropiyiani.

Ore naake nanu ele tung'ani enaiko tena tena tena tenaretu naa pee edumunye neng'asa alo akount alo adol tenake etupuroyieki iropiani enyenak te intanet. Neng'asa alo bank, ore ake peelo bank naa ore nai nanu enaitoki ajoki anaitoki aretu pee erip naa aa akount enye too nkolong'i naaponu naa pee meng'arie ake pin enye kulikai tung'anak pee erip pin enye, nerip sii enkitambulisho arashu enkipande enye.

Ore enaiko tenaitayu mpesai te M-pesa naake ang'asa alo ewuji um Safaricom, ore paalo safaricom nairony M-pesa. Ore pairony M-pesa, ore pairony M-pesa naitoki airony naipotunye ajoiki paitayu. Ore paajoki paitayu naipotunye agent number ore paidip atitpika agent number, naitoki aipotunye store numbe, ore paidip aipotunye store number naipotunye amount ashuu kebaa iropiani naitayuto. Ore paidip aipotunye naitayuto napik, naitoki aipotunye pin ai e M-pesa, napik taa inakata pin ai e M-pesa naitayu mpisai ainei te M-pesa.